Kore ng'amata oo imoyiarritin naaijo ng'amata enkijepe naa keei inkerra sipitalini meteremi tenetumi naa imoyiarritin, neitikini aaku ore inkerra keperi nkajijik wejitin nairewua pemotum inkijepe, neishopokini ake abaki inkerra nang'an naaaroisha naa nemetumie inkijepe atama, kore aitoki inkae, kore ing'amata enkajing'ain naa keishori inkerra meteperio inkajijik natii neet naa peemotum inkajing'ani atama, kore aitoki inkae, kore ing'amata natii, naisheita inchan neaku keitapaashereki inkera inkarriak torok, imkarriak naaaruko, imkarriak elchapu naa neja taa eiko entoiwuo te nkopang peyie eitapaashare inkerra intokitin neiko tenetum nenia moyiaritin naa ng'amat naetionneni imoyiarritin, ore aitoki inkae keituki inkerra aituk inkerr metaa meibung' inkerra ilchapu amu ilchapu aitoki intoki nayau aitoki nenia imoyiaritin oleng, neaku kenyoki aitoki aiituk inkerra naa peemetum nenia imoyiarritin, neaku neja taa eikoni.

Kepaasha orkuak loo ltungana te muruaang' eipirta irnganayio le ishoi amu ketii orkuak loo ltunganak lemenyoraa kulo irnganayio amu kedol ewuaa keitarioo osesn le intomononi, neaku ketii ltunganak lemenyoraa lelo irnganayio metipiki seseni lenye amuu kejo keisho intomononi metaa mekure eisho naa tee ninche, netii ltunganak eshama netii ltunganak onyoraa kulo irnganayio amu kejo keisho intomononi meipanga ng'amata enye eishoi, naaku ketii ltungana oota enduata sidai oipirta kulo irnganayio le ishoi naaku netii ake ltungana lemenyoraa, neaku koree te muruaang' kegira ake ana toki aaku keeta ltunganak enyoraa neeta ltunganak lrmrnyoraa kake ore ake too pooki ekegirai ake aitengen ltunganak naake te mbata taado naa eserikali metonyorai naake neiko teneipang'a naa ishoi aitumiyaa kulo irnganayio naa le ishoi.

Kore peiteng'eni nena sukuuli biotisho oondamunot, naa king'eni nkera neyiolou nkera supatisho oontokitin pookin naanere pees, neitoki aayiolou nena torrok nemeyiari peas. Ore taata ntokitin torrok naijo nkitumiaroto ooldawai lolo oitarwo ninche lukuny neitarruo nelo oltung'ani netum duake ngroup ooltung'anak lemera supati. Neeku kore peiteng'eni nkera metowuana tolkuak supat naaku keyiolo ndamunot enche ajo keisupati ndamunot enche metaa keyiolo ajo moboitare kulo tung'anak amu ketorrok kaitadoiki nkoitoi torrok, neyiolou ajo toboitare kulo amu kulo tung'anak supati. Naa kore peiteng'eni isukuuli ina oitoi oondamunot supati naa keyiolou nkera aatewueni tolkuka supat, nebulu nkera tolkuak supat neroyie aaku kore taa ina sukuul nebulunye supatisho amu meeta oltung'ani lemeng'uarraa ajing' ina sukuul amu keyiolo ajo kesupati nkera naapuku teine, keiteng'en nkera ntokitin sidain, neeku inatoki supat oleng'.

Ketii inyamalo batisho nayau erishata olameiyu amu kore nekwe kore pootu olomeiyu oleng nemut isiom neei isiom eya inkolong, mekure etum inkujit negira ltungana aiwuot aapo ana murrua nepo inkae nurrua naa keeyau larabalitin tengaraki enkolong ilo ameeii, kore pootu lamei naa keiwuat ltungana aapo nkule muruatin naa keyauu naa irlarabal airiki ltungana nemuta deii abaki isuom keyeei inkishu eyeii intarre, eyeei ntamesi, eyeii ing'iron amu tengaraki naa metum naa inkujita ooweji nenya, neitokii inkae aaku keishunye indaki toolshambai, kore emkop naturr endaa naaku kore paaku etu etum peelotu lameeii naaku meatae naaa eweji narumi indaa amu etoito naa neni daki, kore aitoki inkae paaku ketasha tanakop elosho le netum ltungana inyamal oleng wejitin amu keeya kekumok wejitin naaya inkare, kedany si irmilangoni naaku kore wejin inkang'itie kumok neyaa inkare tengaraki kore wejitin naamanya ltungana naa mara wejitin sidain naaku mara nkajijik supati naaku keya inkare ltunganak neyau duake aitoki inkare lchapuu neyau imoyiarritin naaku nenia inyamalitin etumi oleng.

Koree nkitengana natii sipitali e murruai naa keitengenita lkitarini le ina sipitali ltungana aapo nkang'itie aitengen aajoki matutur shooii peyie emeitoki ltungana aapo intimi aisaidia ltungana te ntimi amu keyau imoyiarritin naaku keliki ltungana metuturo inchoii metaa meata enkang nemeta inchoii o inkariak naituke inkaik teneaku eshomo ltungani ina shoo, kore inkae aitoki, keitengenita ltungana oleng, indaki supati naanya ltungana peisho seseni apyaa oo neiko teneitubulu intomonok inkerra, indaki naaji peishori inkerra naanyorr sesemi, kore aitoki inkae keishorita ltungana neeti epesheu metaa kore kila nkaji netii neet naa paa kore ng'amata enkajing'ani nemenya ltungana nkajing'ani netii eperi teweji supat oleng, kore aitoki inkae ketii sipitali irdawaii pataa kore duake tenetum ltungani inyamalito naatumo netii sipitali ildawa pataa kelo ake ltungani sipitali neishori ldawaii te nkoitoi supat naake emoyian natumo, naaku nenia taa dei nkiteng'ena supatisho e biotisho natii sipitalini e murruai.

Ketii inyamaliritin naatumieki ake ena enkarriano eyaunoto ereteto e biotisho, kore inyamaliritin naatumieki naaa kore peitengeni ltunganak metesheta inchooi te nkang'itie pooki naa mara ltungana pooki oidim aateshet inchooi amu kedoropu ltungana kumok, naaku kore taata peitengeni ltunganak aajoki enteshet inchooii tee inkang'itie, kekumok inkang'itie newon eitu eshet inchoii, naaku ore naake tengaraki nenia aang'itie newen eitu eshet inchooii too nkang'itie newon ake epotio ninye intim aisaidia ate teidie naaku kegiranaake ninche ayauta nyoo, kewen ake eyauta ina nao ltungan itim imoyiaritin teatua murrua naa mataa keitarasaki ltungana ina nchidaii, kote aitokiinkse inyamaliritin, kore peeyauni neeti, ketii ltungana lemeitoki aitoki ninye aituk nenia neeti naa aituk duake tanaa epik ldawa, kore ake peishori ninche nepik ltungana nkajijik, kekumok abaki lemepik nkajijik duo aapik ilkitandani mataa keperie inkerra, naaku nenia inyamalirritin ake eatae, meyiolo ltungana ataas anaa nalikini, kekumok ltungana lemegira ninche aasita anaa najoki laing'eni le sipitali eimu ana biotisho ereteto neitung'ari ena enkarriano esipitali aikoneja.

Koree ng'ash oshii oatae eipirta ena imoyian ebiitia naa kore ltungana kumok keurie epuku aapo meipimi peyie eyiolouni aajo kaata ena imoyian tenaa maata, kore oleng indamunot ooltungana kejo ninche ketorino ena moyian oleng metaa kore ake ltungani otumieki ena imoiyian naa metii na inkae peeii ake ninye kake neurie abaki ajo kore paakurini ajoo kaata ena imoyian naibaiyuni naibaii ltunganak, mekore eitoki naabuatere, mekore eitoki abaki naang'amaa naaroyieki aisarau oleng, naaku ina toki oleng naa nenia ingolikinot naa lng'ash otii ana imoiyian ebiita teatu ltungana, kore aitoki inkae kejo ltunganak mebaki ainyang'u irdawaaii le ina moyiarritin amuu kegol oleng naaku mebaki ninche ainyang'u naa irdawaii amu imat naa irdawaaii naa nkolongi pooki, naaku ilo ng'ash eeta ltungana eipirita ena moyian ebiita, naaku nenia taa eipikirianita ltungana aajo ore otumo nemepok, neaku lelo ng'ash otii aipirta ena moyian ebiita.

Ekekumok inkolongi naatae enkitengena enkibooroto oomoyiarritin oltikana to kopkop olosho le kenya amu oree te kila lari naa ekeipotuni lkitarini nkatae aare te lari neitengeni ninche neiko teneibooyo imoiyiarritin oltikana meeta meata orkitarini lemeichori enkitengena sidai nkatitin matejo aare te lari alafu koree aitoki te muruaai enye meatae oree ilkitarini okulo lkitarini kunini aitoki ninche neitengeni aitoki ake to wiki tena too lapatin tenaa to lari ake abaki eitengena ninche aitaparuparu kule imoyiarritin neiko teneibooyo imoyiarritin neiko teneibooyo oltikana te losho pookin le kenya neaku ketii ina enkitengena, keitengeni ninche teneibooyo imoyiarritin naaku koree ilo tururr naa oitengenisho naa irkitok oji Aden Duale ninye taata otii ina paash oo sipitalini oitengen, ninye taata otii ora ilkitok orikoo losho loo sipitalini to losho kenya.

Koree nkiboorot naatum ilaasak le biotisho te emurrua naa meeta iropiyiani, kekunii iropiyiani naishori ninche neyeu naado nelak sirikali ekiliepet iropiyiani kumok kuna aake naitabaya ale siaai amu kegol ale siaai oleng amu kegira naa ninche amanaa aiteng'enisho biotisho naake tolosho pookin le kenya naaku inyamal ooropyiani nemeeta ninche keyeu naado peelaki aitobiraki amu kegol naa ale siaai naaado leasita ninche egira aishourita ana biotisho, ore inkae inyamal oosipitalini metii sipitalini irdawaii naaku netorok aitoki irbaribarani llopo netii sipitalini, koree murruaii kumok tolosho le kenya naaa ketii ake sipitali kake metii irdawaii naaku nena nyamalitin inkule olleng naimarita aitoki ake kulo aitengeni le ana biotisho, kore aitoki inkae meatae masomo naado mekumok irkitarini oota ana masomo amuu naado oleng, naaku koree lkunyii lotii neimarita ninche kuna ingolikinot, neaku kekunyii irkitarini lootae naaa ninye peimaritai ena inyamalo te ale losho le kenya.

Kore ana palai e linda mama naa empalai esipitali naitaiya eserikali too sipitalini pooki to losho le kenya peetum ateretie intomonok ng'amata eishoi ng'amata kutuka ng'amata enutaii mpaka meitabaki ng'amata eishoi naa keiteyia eserikali ana palai e linda mama peeretieki intomonok ng'amata natunutete ninche, ng'amata natiishete pemeitoki aatum inyamalitin amuu ore oshi inyamalitin ketum intomonok ingolikinot kumok ng'amata enutai ong'amata eishoi kekumok nkumoo nemepo aiiki sipitalini tengaraki medupa atalaaaki naaku kore naa ena palai naiteyia sirikali najo linda mama impalai ena naishori intomonok meshomo aiiki sipitali na enepesheu kepo ake ninche aiki ore ake peeta ninye ana palai naaku kelo ake aiiki sipitali netum batisho supat tenebo oo inkerai enye tengaraki ena palai naa ore ena palai keewua ereto sapuk te losho le kenya eimu ereto e ntomononi te ishoi ompaka metiu inkerai enye tee sipitalini te nkoitei epesheu tengaraki serikali ake naitaiya.

kore naiko tenaipotu eng'arri ooltamoyiak atii inkang naa ake laiguanani le murua esimu nairuaki enambai eng'arri naake atii nanu aang'neaku neja inkoitoi naidim aikuna, neata oitoki lkitarini kulo le aing'itie ninche oota nambaii eng'arri esipitali naaku kiruaki aitoki ninche nambaii tenaa eoshoki ninche neipotuni inkarri ng'amata natumo inyamalo atii aang',neoshoki kulo irkitarini kutiti lotii ang'itie kulo omanaa too muruaaii ninche ooshoki neipot ing'arri tenaa katumo inyamalo, koree aitoki inkae, keatae naishooyo irkitarini le sipitali aajo koree ng'amata nitumo inyamalo keatai namba niosh naa ore ake piosh ina amba naa kolotu ing'arri nikitum teweji pooki nitii naake te murua ino, nenia taa nkoiteiii nitumie atumo ing'arri teneaku itumo inyamaliritin itii aang' te muruaai, kuruaki laiguanani nambai esimu eng'arri neipotu kulo irkitarini le ang'itie niosh abaki nambaii naisho intae olkitarini.

Keyeu petaa ore neiko esirikali naa keiger irkitarini ooyiolo nkoitoi pooki naipirita oltikana oopo ninche auaa muruaii pookin aitoki aitengen ninche olorere neiko teneibooyo oltikana te muruaii enche aaku koree serikali neigerr ltungana irkitarini kumok, ore aitoki inkae neyai sukuulini inkerra naaku abaki kuna sukuuli naado naitengen ltungana eipirta oltikana neeitaai nebei kinyi metaa kebaki abaki inkerra doropu aatijing',neyai inkerra kumok sukuul neipindusi paaa kore peeponu ninche neponu aitoki ninche aitengen ltunganak neiko teneibooyo ana kulo tikana teneshukunye. Naaku ore aitoki inkae oitoi neitangasi, aitangas aapik matangasoni pooki eredioii nepiki intipiini, nepiki inkasetini inkoitoi pooki naiboorieki oltikana too muruaii pookin metaa meatai oltungani lemotum lomon neyiolou ajo aji aiko tenaibooyo oltikana too nkoitoi pooki.

Keyieu metaa tenedoli oltung'ani oota ina moyian orgoo naji TB,nitasiekuni aaya sipitali nipimi ore peedoli aajo keeta ina moyian, nishori ildawai mpaka midipa ildawai lenye tenkoitoi enye. Nepiki ninye ewueji nemetumore irkulie mpaka neishiu, ore ake nitokini aitoki amanaa torkijiji tenaa tomuruai aaliki iltung'anak aajoki inji inko piipaashare ena moyian, naa inji inko talama ore oltung'ani, entalam ilturrur amu ketorronono ena moyian eimu empuruo, eimu enterit aiko neija. Neiteng'eni iltung'anak metaa meeta oltung'ani lemeyiolo ajo ore ena moyian nemeyieu ewueji nebore iltung'anak oleng', neeku ore ake paa keeta oltung'ani onoto nishori ildawai, netumi aiteng'eni nepiki ewueji supat namanya, peyie meitokini aitarasu irkulie nimitoki abulaa.

Kore esiaai e orkioma le NACADA naa peitengen ltungana aimaa kulo dawaii oitemerisho, neaku koree aitoki peitengen ltunganak aliki entorno ookulo dawaii neret ltungana, kore aitoki inkae peeret ltungana kulo ootumo kuna inyamalitin ordawaii aaya entoki najii isipitalini meipimi neichori ereto, neishori ebaatisho, neishori irdawaii loo kulo tungaana ootumo kulo dawai oitemerisho, kore aitoki inkae peitengen ltungana aipundus ltungana neiko pepaashare kulo dawaai kulo oitemerisho, ore aitoki inkae peeret ninche kulo loshon kuna nkauntini neiko aaret neisho duake abaki ereto ooropiyiani, reto ooldawai paa ore pooki tungani oota inyamalo oo kulo dawaii netum te retoto te weji neishaakuno, ore aitoki nkae oitoi likai siaai le ale orkioma le NCADA naa peas ntoki aayelou aipim kulo dawaii, kulo oitarioo ltungana oitemer irtungana, naaku ilo siaai lena ke orkioma le NACADA.

Kore neikoni ina biotisho emuratare oontoiye to losho le kenya naa keyeu neitai isirikali incheria sapuk dei pii neimieki incheria neisomakini ltungana meteyiolo aajo ore emuratare entito nemee netipata ,nemee entoki supat, naa keyeu neitai isirikali incheria neyeii murruai pooki, neyeii inkauntini pooki neichori laing'eni meisomaki ltungana, kore lelo tungana loomanya ninche atua nkwapi nemetaaniki entaoni neishorini ltungana loishori iltungana loisumate meshomo aaliki too inkutukie naayolo ninche naaning aitei ltungana loisomaki ltungana too nkutukie enche, kore abaki ina incheria naitaini naa keigeri too nkutukie pooki naaning oltungani neji kore ena baye emuratare entito nemesupat naa ketorino, ore aitoki inkae nelikini ltungana aajoki kore entito natumurataki naa ketum imoyiarritin kumok te ng'amat eichoi, ketum ingolikinot kumok te nga'amata tenelo naa keisho, neitengeni oleng meteyiolo, kore aitoki inkae neyei entoiye pookin sukulini aisuma inkerra pemeitokini aamurat inkerra amu ore peisomi neyelou inkerrai ajo maitokini aamurat ana ntorino maitoki anyoraa ale kuak le muratare.

Keatai olcheni onyorr moyian enkosheke naa kore too lkeek laang kulo oitaini le angitie keatai lcheni oji lpopong'ienyorr ilochani inkosheke oleng amuu koree peemat oltungani nengasi aayierr kore pilo taata nintai ake olcheni keon mara intana niiyierr nisir too kule niimat naa kengas anya inkosheke oleng neeiri ltungani neitai ninye shida pooki natii inkosheke naa keji ninye olpopong'i, koree aitoki sipitali keatai irdawaii likingeroki irkitari oonyorr inkoshuaa, kore pesku kiya inkosheke nikiimpin ilkitari nikiliki aajoki ana inyamali enkosheke ieta nikingeroki irdawaii naa oosham inkosheke amu keatai taata duake lipik inkare nintokitokie nipik inkare aikonyi apik inkafre koree piimat niinkoroga tee inkare niimat naa kesham inkosheke oleng tenikingeroki lkitari lelo dawaii naa enyorr inkosheke oilo cheni lilo aamat naa ninye nikiiri naa ninye esham inkosheke oleng.

Ore dupoto naitushulieki enkitengena eishoi tenkisuma esukuul naa kengenu enkera netum aayelou aajo koree inkerai mpaka neidip enkisuma, kengas inkerai aisuma mpaka metumo meidipa inkera inkisuma enye pooki mpaka meitabai inkisuma keper eton etum inkerai amuu koree peetum entito inkerai ewen eisuma naa keitanyamal enkishui enye naa keitanyamal enkisuma naa meitoki ina kerai abulaa neroiye ake ninye aanyamalu ake neroiye ake ninye aaku mekore atumoki ninye aisumaii, naaku kesupat ana oleng ana dupoto oleng ana dupoto oleng naitushulieki enkitengena eishoi enkisuma te sukuul amu kebol inkerra nkwesi, kebol inkerra dukuyani enche meteyalo inkerrai kwe, ore abaki lkijanani kulo kijanani keyiolou ajo mulo abuatere entito mpaka niindip emkisuma ino mpaka niindim enkisuma ino paa kore piidnim atobuatere entito metaa ketumo inkerrai niroiye aem nitaa ltungana oidim aatoweni ningasu ormarei amu indipa enkisuma inchi.

Ore enkoitoi naayeu neibalieki peiye eboori ena moyian e mirrika naa kelikin ltunganak aitengen oleng aajoki ore peelo entito olaiyieni nepo aabuata te nkoitoi oleiloto naa keyeu peitumiyaa empiraii naisharu irkitarini kuna piraii eina masaa naaji kondomi payie eibooyo nenia imoyian ninche e mirrika, ore aitoki inkae nepiki nenia pirai wejitin pooki, nepiki muruai pookin aapik opisini eserikali nepiki abaki taake duake wejitin pooki nepiki sukulini, nepiki neishori ltunganak too inkang'itie paa kore tenepo ltunganak neas eloloito embarare oltungana leitu eema nepo neitumia nenia piraii peemeitarasuno ina moyian e mirrika, nenia eyeu neibalieki empirai paa ninye eitumiyiari ltunganak kulo leitu eema amu inakata meitoki aitarasuno ana imoyian, ore aitoki inkae keyiu paa ore ltungani pookin lotumo neei sipitali neipimi neishori irdawai te nkoitoi epesheu, keteu paa keitangasi aichoo irdawai te inkoitoi epesheu peebaki ltungani pooki atum irdawai te nkoitoi nataana.

Kore orkioma le KEMRI tolosho le kenya naa ninche naitasheki ordawaii pooki loojing'u losho le kenya, kore eton ejing'u ldawaai eitu eyaai irdawaii, kore eton eeyai irdawaii isipitalini pooki naa keng'as ninche aing'or aayiolou aajo kesupati kulo dawaai, ketorok kulo dawaii tenaa kewen eririkino osesen le ltungani, ninche oing'or kulo dawaii toonguton toonkoitoi naayieolou ajo kesupati tenaa keiririkino peemat ltunganak enaa keiririkino kulo looo imoyiarritin naanare peitaini, ninche oaas entoki anji aing'or aaayiolou irkeek pooki loojing'u olosho le kenya, ore aitoki inkae ninche oitengen, keitengen otungana neiko peetumiyai kulo dawaii, keitengen irkitarin neitengen duake aitoki inkerra naisuma eneiko peeyiolou oltungana aitumiyiai kulo dawaaii naa too imoyiarritin napaashpaasha, naa ilo taa ilkasi le na orkioma oji KEMRI.

Keyieu metaa kore peening'i aajo ena moyian e ebola te nkwapi elatia neinyooto serikali aaretena, neinyooto aitangas aajo kore nkwapi elatiaa aang' enkwapi eboo naa keeta ena emoyian metaa enyoito mairita ate, nengas aipim losho lenye pookin, oltungana le losho lenye pookin te muruaai pookini aipim aayolou aajo meetai ltungani oota ena emoyian, ore tenaa keatai, kore peaku meatai baas neponu serikali neishori ina kwapii elatia neiken ninche endekii enche metaa meitoki aapo ineweji, meitoki aapo nenia nkwapi naata nenia moyian e ebola nemeitoki aitoki ninche aaponu losho le kenya neiken ninche metaa mekure eatai ltungana ooponu nemeatae ltungana oopo nenia nkopi eelatia amuu inakata eibooi pemeitarasunoi ana emoyian e ebola naa teneeta oltungani obo onotoki ninye oota neaku kepiki ninye kando neikenori neishori ninye ldawaii teine metaa meitoki atumore lkule pemeitarasu ltungana ena imoyian e ebola.

Kore taa ena sipitali kumok na natii orkerenget le kisumu kesheta pii kake ketii imbaa oleng naayieu neponaa abaki ninche, keyeu nepanaa entokitin enkidimata eltungani oota cancer neyeu otoki neponaa enkichiunoto aaapik irdawai nepiki imashinini naitei ina imoyian e cancer amuu ninye enyamal sapuk natii olosho le kenya naa metii sipatalini kumok naidim aitibu ana moyan naji cancer, kore aitoki ikae keyeu nepiki lkitarini loata inkisuma sapuk naitei ina moyian naji cancer metaa meitokini aaya iltunganak inkopi eboo meshomo meitibuni ina moyian .Kore otoki inkae keyeu neponari nepiki irkeek le biita metaa kera sipitali sapuk oleng naata biotisho naata ereto oltungana oota imoyian ebiita, neyeu neponari ina sipitali metaa kepiki nenia mshini pookin naitibu iltunganak oota nena imoyiarritin popkin te haraka.

Kitanapishe sirkali pee etum pookin ng'ae olchani le Covid-19. Peyie meitoki aitubulaa ena moyian oltung'ani pookin. Kore peeku itumo ele shani lena moyian naji Covid-19, akiteramoki metaa itumo ildawaii pooki, naa ore peeku kitumo ena moyian, naa meekure kidup, mekure eeta ingufu tosesen lol`tung'ani. Naa meitoki itung'ana aitubulaa ena moyian oleng', meitoki arasaa oleng' peeku itumo oltung'ani pooki ng'ae kulo dawaii lena moyian naji Covid-19, neaku mitoki ena moyian abulaa amu mekure eeta engolon, teneeku ketumo oltung'ani pooki olchani. Neaku ina oitoi itangaza apa sirkali aisho, meeta oltung'ani lemetum ele shani lena moyian naji Covid-19, nemeitoki ena moyian abulaa oleng'. Neeku ore oltung'ani pookin otutumo apa ele dawa, meitoki aitarasaa ena moyian, nemeitoki abaki adup ninye. Naa ina apa pee itangasa sirkali ajo pee etum pookin ng'ae ele dawa tenkoitoi nalelek pee meitoki ena moyian abulaa alo kwe.

Keewua esirikali enkisaidiat kumot to ltungana lenyena, kore nekwe keewua entoki naji inua jamii kore ina naji inua jamii naa inchilingini naishori iltunganak pookin te losho le kenya kulo lemedup ate kulo tungana doropu lemeitoki eeta, naa ketum pookin too nkauntini pooki naa ereto sapuk oleng teina, kore enkae, inchilingin oolaririn, kenya ltungana oorarin ootomoruo inchilingini eweni ake tee nka'ngitie epikakini simui enche, naa ng'oitei ina supat natereto sirikali oltungana lenyena, kore inkae keewua reto pooki esirikali atua muruaii pooki, tenaa sipitalini etipika muruaai pooki metaa ketum ltunganak biotisho etii muruaii enche eimaa oltuurr le sirikali, ore aitoki inkae ketipikakita ltunganak inkariak neitoki aapikaki ltunganak irbaribarani neaku ereto eserikali ina te moikapei naamanya ltunganak, ore aitoki inkaeoree intokitin pooki koree nkishorot naishooyo atiwua iropiyiani airiuaki iltunganak mintoki alo opisini, nikirawakini ake aimu esimu ino, neaku kore ina reto nerawakini ltunganak ntokitin naishori, nkishoorot naishori eimu simui naa ereto sapuk oleng, kore aitoki ntasatikuna nemeeta ilpayeni, kuna tomonok naata ilpayeni oitarushelu etereto serikali aisho iropiyiani aimaa aitoki ake ninche aarawaki too simui enche, naa ereteto sapuk ina naata serikali too ltunganak lenyena.